ee keserian inkoitoi ebenki te simu, amu ekeretu oltungani, metushuma olchumati lenye tena simu enye. nitoki aaku oltungani ake makewon oyiolo siri nashumita tena simu. neeku meyiolo iltunganak kumokk, neeku miidim naaji iltunganak aatupur, ele tungani tenepik iropiyiani enyenak esimu.

aa aisidai oleng' inkoitoi ekuna olong'i e benki. amu keidim oltung'ani atipika iropiyiani enyenak, benki nemeimin, naa keshumaki aaitobiraki, mpaka enkolong natayiewua oltungani neitumiya iropiyiani enyenak.aa alangaa' inkoitoi yiapa, amu ore inkoitoi yiapa, naa kidim oltungani aiminie iropiyiani enyenak amu meeta oltungani benki napaik iropiyyiani.

Ore taa nanu naa kanyorr ena baye, amu kainyoo, kanyorr amu ore tenijing' atua ele ale naa ketii ntokitin kumok oleng' aa ing'uesi, ilo amanaa tiatua nidol intokitin kumok anaa ing'uesi akeyie oompukunot pooki nishipa oltung'ani igira amanaa tiatua ele ale.

aa ore taaa pee aing'or ena pisha naa kadolita iltung'anak kumok oleng'.nadolita sii oltungani obo, oirorita ogira airoroki kulo tung'anak, naa kitodolu ena ajo, siasa ena naloito dukuya, netii oltungani ogira airo, egira aomonu olrika egira airorie oloesho. neeku kadoolta nanu anaa siasa ena nagira aasa tene wueji.

Enetipat oleng' peeduare oltung'ani olkitarri pooki rishata, amu eishiakino ake niyiolou oltung'ani enagira osesen lino aikunari tenaa aisidai tenaa aitorrono neeku eishiakinore ake niduare olkitarri pooki kata peekiretu tenelo ninyamalu, nikiretu tombaa akeyie pooki naidimayu piitum eseriani ashu afya sidai.

aa ore taa ntokitin nadolita nanu tene, adolita orpayian obo otii ene. eboitare nkera esukuul tene wueji. neeta kuna kera irbenia le sukuul tene wueji, adolita egari .enijo aing'or neijo ore ele payian negira aitanap kuna kera aisho ropiyiani pee epuo sukuul, neeku kunatokitin taa nanu adolita tene wueji.

aa ore taa entoki nagira aasa tene wueji, adolita oldakitari, egira abakisho tene wueji. eeta oltungani ogira aisuj, enkutuk, ashu ilala. egira aitayu olchafu tiatua ilala lele tung'ani tene wueji.

ene tipat oleng' ena bae temurua ang, amu aa ore ele sirua oositae tene wueji naa oleinoto oltung'ani. naa keyau iltung'anak tenebo, neshipa iltunganak tenebo, neer osim tenebo, neeku ene tipat oleng ena bae temurua ang'.

Enetipat oleng' ena baye tenias oltung'ani amu tenelo naaji niyata oltung'ani embae nikigira aitanyamal ashu ndamunot naagira aitanyamal tenelo enewueji nelo ashipa, neitoki sii aaku ore ena bae keyau naboisho, neyau enyorrata, netumo iltung'anak oing'ua wuejitin nepaasha nepuonu aaku entoki nabo.

Ore taa entoki nagira aasa naa kadolita oltamoyia ogirai aabak omuoi oleng' egirai aitaas intokitin pooki naifaa neitaasi tesipitali. Neeku kadolita ajo oltamoyiai ele otii endapash ooltamoyia egirai aabak.

kaidim taa nanu atejo ore teniyieu iropiyiani esile naa ilturruri isidain amu ore ilo adumu kuna ropiyiani neeta ning'as airragie aa iropiyiani e faida ore intoki ashuku naa intoki ashuku eeta ina faida enye alang ine benki amu ore te benki nimitum mitum faida naba enaa enitum te kulo turrur ootay te kuna olong'i

Ore inkolongi naishakino ,niduare oltungani okitari, na eshakinore ake niduruare pooki kataa, amu nyoo, amu keret oltungani metayiolo biotisho ino enengira aikunari anaake.

Na ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha, naa ekadolita eselenkei nabo natonita tenewueji, naibung'ita eseder, egira areu indamunot enelakwa. Ekitodolu ajo kenyamal oleng' tondamuntot. Keeta entoki nagira aitanyamal pegira aibung' eseder, nereuta elukunya enelakwa.